Wore taa tenasiai, tena napiki endaa olchani naa kaisidai naa nai teniyiolo ajo kebaa enkare napiki ilo shani aitushulaki, niyiolo naa ajo eh kebaa sininye ena naaji duo enkitukoto naba enaa nintuku ashu kebaa naa inkaitubulu, eh kebai aa pee itumoki aituku naa tele shani, naa nintoki sii ayiolo naa ajo ajo kebaa , kakwa masaa kuna naitumiyai aapik ele toki ele shani pee itumoki naa aituku kuna tokitin.

Eeh adoolta tene wueji etii emama nabo nishopito irkilani aare, netii oltasat obo moruo, oishopito efulana pus, neti naa likae tung'ani ake oishopito irkarash loormaasaae. Nerikirikitoi naa tene wueji netii olchampa laijo ole nkano negira autuutaki naa mbaa naipirta engano. Adolita egira aibung' enkiti natigilua, enkiti shani natigilua egira autaki naa kulo tung'anak aare, neeku kitodolu ajo keeta mbaa naagira aisum aitoduaaki naa te siai naipirta engano.

Ore taa tenanu tenadol nena tokitin adol faida sapuk oleng naitoki sii adol eretoto sapuk oleng toltung'ani otaasa ena baye amu keyaki naa eretoto sapuk oleng tekuna tokitin adolita pilipili ore naaji enaa erishata namir kuna tokitin ashuu doi teneitumiya ninye tiatua aji enye naa eretoto sapuk oleng naa keitagol naa keitadoyio garama teninye peemeitoki ainyiang'u neitoki sii aku ore iropiyiani naamir naa ketum naaji iropiyiani sidain naapiki kulie wuejitin naa ereteto sii sapuk.